Olainining'oni lai tenajo nai aing'or esidai naa kadalta inkwashen, loshi omelook oloshi kulie ake lememelok, na kadalta ajo ketiu woiting nake kinasa orkuto ashu ilang'a orkuto, naa ki oza, yani etong'ua enchoto okulo tokiting. Olainining'oni lai na ore entoki naitaa kulo kuna kwashen metotiu iji, naa matejo nai enkare sapuk, tenirrag enkare naleng tinewueji, ashu ore enoshi kata idipaki ai vuna, ore pepiki ewei nemisimis, netiu iji amu kidim nai kiter ai decompose. Neeku nai ore enkae na keeku orkuto amu ore ta sinye orkuto na kinyal orkuto. Enijo nai aing'or atua kune weiting nijo erok, ninepu ajo ketii orkuto atua. Neeku ore entoki naidim nai ataas, naake kifaa nai pewoshi olchani. Ning'oruni olchani lorkuto eton akinyi olchani, eton ah kegira abulu endaa. Newoshi olchani lorkuto baas niboyo kuna baa kumok nabanji. Ore nai pelo enkare airrag tiatua ewoi naleng natii nadaa, nebolori inaare pesioki inewoi atoyu amu, inakata nake nai ibooyo iboori entoki nijo ena.